Ore entoki nagira aasa tenewueji naa kadolita emashini ajo sinanu naa nagira aisiaga enkano ore ena mashini naa kees esiai asioki uh nesotu enkano nisalaash nepiki ewueji nisalashieki petumokini naa uh minosa enkolong petoyu petumokini naa awaita atua factory ore enkano naa ninye oshi epuoi aidong'u neitayunyieki enkurma naji enenkano enkurma naa ninye oshi itainyieki inchapatini niaku ore euno eunore enkano nembaye etipat oleng naa keret oshi iltung'anak menoto iropiyiani naidimie ate ataasie inkolati enye napashipashari niaku enetipat oleng teniata oltinka ashu tenituuno enkano.